Ore eneikuni pee eiboori enkitayunoto e enkijape kabon, naa pee epuo iltung'anak aasishore isolai, tesiai naa o iltai, arashu pee epuo naa aing'ua einuata e mukaa, arashu iilat tenebo o ilgasi. Ore enkai siai naa tenewuo iltung'anak aun ilkeek, neripi naa lelo keek oleng' amu ninche loopuo aitayu enkijape e kabon toloing'ang'e. Neing'uari sii endung'ore olkeek, amu ninye naa naitayuto enkijape e kabon. Ore enkai naa pee eing'uari enkinyang'unoto oo ing'arin amu ninche inkulie pee etilakini atung'wai enkitayunoto e kabon.

ore naa olamei neitu elo aishoo irkeek ndaa lee etumoki kake ore olamei keon naa ndaa ena nemetii peetai olamei ore naa ntokitin naishoo pee etumo endaa tenkop and naa tenepuo iltungana aiteru as enkiremore nerip naa nkaitubulu enye oleng nepuo naa sii aitumia nkoitoi ee Kuna olongi peas enkiremore enye ena peepuo naa asishore mashinini ekuna olongi nasisho asiokisioki nepuo sii Tena aing'oru mboleani ombekui nalelek naa kesioki akuoi naa enkiti rishata pee elo aret aiboyo esumash ashu olamei nepuo sii Tena sirkali aloaitukuj iltung'ana esiai enkiremore pee etum iltung'ana airemisho

Ore naa enasiai nemeyou sii duoo eng'eno sapuk kake eyou naakeyie niinkitolikitio iltung'anak leopa amu ore enasiai naa enkitayunoto oolkeek le kienyeji lembaare. Amu ore ilkeek odolita tenewueji nadolita imbenek arashu inkaitubulu oo ilantana nashomo oltungani ayau nelotu aidong', neitushul oenkare neaku elo naa ninye aasishore peetilaki atabaa iltung'anak. Neaku ore eng'eno nanare neetau oltung'ani naa bora ake iyiolo ajo kaa aitubului ina niloito aitai oo eninko pee piilo aitobirr naa lelo keek o enaba naa inkaitubulu niloasishore arashu o eneba enkare nilo apik o naa eninko pee elo aidong' nabo aa ilo adung'udung' anaa ilo aitai imbenek ake aitukutu. Neaku meyou sii duo enasiai eng'eno sapuk kake inoto akeyie enkiti.

Enetipat enaabaye temurua natii nanu amu ore naa ena nadolita oltung'ani otosoto imbenek natooito naa kajo nanu eloito aasishore pee elo apej neito neasishore nena kuruon arashu naa eloito aitobirie empolea nalelek nemeinyang'uni naa sidai te biotisho ooltung'anak naake sidai sii sininye tenkulukuoni. Amu ore pee elo aitobirunye empolea naa eloake anukaa kuna benek tenkiti wueji nneyanyu naa metoito metoito oleng' nepurda, nelo naa aitai etaa empolea sidai. Arashu elo naa kore pee etilaki atupurdata nelo abukoki enkare peetilaki aironyu ina ilo chafu pookin nelo naa abukoki olchamba netiu anaa empolea sidai ina nemeeta chemicals torrok naapuo nenya iltung'anak neloaaki enyamali tenebo o nkishu.

Oree tenewueji adolita inkaitubulu oomuain naapaasha amu adolita enaata inkutiti benek netii imaua, netii ilkeek sapuki ootii dukuya, netii sininche inkutiti keek naagiraabulu naa ore naa ena naitu naitodoluaki oleng' naa eata inkutiti benek naa ore oshii ena kaitubului nakee ebulu tenkop nnemetii enchan amu kore kuna benek kutiti naa kepuo aret ninche ena kaitubului pee melo naa aibukoo enkare sapuk eimu naa imbenek enyenak. Neaku eata nkutiti benek neloo aatau kuna benek ntokitin naajo iltung'anak oisomate stomata naa ninche napuo aabolo pee eishooyo enkare meshomo oloing'ang'e. Neaku kutiti oleng' nemeisho naa enkare meibukori naa ketumoyi torpurkel oleng'.

Ore naa eng'eno naata nayieu arashu pee alo aas ena siai naa ore nanu enadolta tene wueji nadolta olshata lekijio iyiok tenkop ang olmsabasaba naa ore ele shata meeta sii eng'eno nayieu oltung'ani peelo aas amu kebulu naake ele shata te pooki wuei bora ake etii ilanterera lenyena naa kebulu ake openy nemeyu eramatare sapuk naa sidai ele shata amu eeta oloip sidai amu ore naa piidol tenewueiji nabo ilo asipu tene el ena pisha naa ketiu anaa olmambuli ele shata neaku isho naa pelo aatau oloip sapuk ore enkae bae naidim atolimu naa ore ele shata ilanterera lenyenak ombenek enyena naake kore peepuo aitobirr naake eitai empoleya sidai nemeyata il iltokiting ilchanito.

Ore ena naa emuan nabo ompoosho najoi enkarna ndengu ore naa kuna eneikoni pee eitobiri naa ilo oltung'ani aitai tolchamba lino nilotu aitobirr ore pee intai tonkabobok enche nintai nena netu ekonyu nipik butter ore kuna sidain natokonyita nilo naa aitoi ore petoi nipik naa enkare nintuku nilo naa ayierr aitukutu tenkare arashu nipik emoti nilo aitukutu tenkima tosaai matejo ildakikani artam esaa nabo ore peoku nintai nilo naa aisus iyasishore kitunguu wenkiti ilata olnyanya okulie tokiting kumok naa naajoi spices nilo anyorru iyie makewan naa.

Ore entoki naitodoyie enkiremore tee Kenya naa osinaanu ore osina naa kelo akuu ebaiki nemeeta oltung'ani eropiani nalo ainyiang'unye embekuu endaa nayieu nelo airem ashu atau ena kishu nayieu nelo aramat ore naa enkae na olarabal enoto ahomo apuku too losho lee kenyaa aa keji mandamano kake eshomo naa aiboyo iltung'ana kumok pee mepuo ainyiang'u ntokitin enye too ildukai pee epuonu aun naa ore sii enkae naa enkinelekenyata oloingange amu ore enkinelekenyata oloingange naa kidim nelo neeku sapuk eguara nemepuo naa abulu nkaitubulu nabo ore enkae naa olarabal otii nekua nkwapii eshumata Russia epuo Ara sininye oo kulie nkwapii naa ninye oshi ekitegemeai too mbolea oo mbekui

Ore naa ena naa kaitadamu enkisuma apa eton atii sukuul kisumita inkaitubulu naabulu tewueji netii enguarai onena naabulu tewueji nebore enkare naa ore taa ena kaitubului eutu ajo etii nabo enena naapuo abulu tewueji nemetii enchan, amuu idol ajo eirusha ibenek enye naa ore pee eirusha nejia naa kelo aret kuna aitubulu pee epuo naa aponaa eing'oru enkare nalo aasishore tenkata naado metii enchan naa inakop neaku epuo aponiki ate enkare te kuna benek naa ore siii enkae naa eutu ake ewuji netii ajo etoyio oleng naa ina naa nautu ajo ikaitubulu ewueji nemetii enchan kuna ore sii aitoki, adolita enkaina naibung'ita pee eutu arashu elimu ajo enemetii enchan

Ore naa ena siai naa ewoshore olchani oloo ainyial nkujit too olchamba naa ore tenewueji adolita ilchambai are oitodolu ore ele ledukuyu eitodolu olairemoni apikita olchani Nena puka arashu nkaitubulu enyena ore ena yare neutu olchamba oinyiala elo Shani neeku nyamalitin nayau kulo shanito oinyianguni ore ele tung'ani ojoito kelo ele Shani AR ee nkujit pemelo naa asemperakino nkaitubulu enyena kake edol naa Ajo eshomo ar ele Shani ometaa nepej enkaitubulu enyena pookin neeku eshomo naa asara sapuk sahi oloopeny neeku Ajo nanu aikashie nabo epuoi aisember too nkaik ilchambai alag naa kulo keek lotaunj nepuonunui abukoki ilchambai layau enyamali too iltung'ana oo tenebo oo nkishu oo enkulupuoni

Ore naa ena baye naa kanyorr nanu oleng amu ore naa ena siai naa inkutitik kapongoti kuna naitobiri tiang naa ore enkipirta enche naa peepuo aito aun indaiki kutiti tiang neuni sii sininche imaua naidol tenewueji ajo aisidai sii oleng naa keitishipita inkonyek netii ilng'anayio otunoki sininche anaa ilnyanya nelo naa ele tung'ani sininche apik enkiti kitanyanyukoto osamburimburi naaku etaa sidai inewueji etukuso olopeny oleng naa anyorr nanu ena siai amu etii naa intokiting kumok napaasha etii impoka etii imaua netii endaa enaa ilnyanya neaku sidai oleng amu etii intokiting kumok napaasha naake kelo sii ena aitobirr enkulukuoni pee meinyiala nelo sii akus olmanyara lolopeny enaaji naa anyorr nanu oleng.

Ore naa naaji enikoo oltung'ani pee esume pee eyiolou ena siai naa enare ake nelo oltung'ani sukuul nelo ayiolou esiai enkiremore nelo ayiolou sii enkiremore enadaa naaji tene kiukamba orng'anayioi ele oitobirieki oshi entoki naaji salad too edakii naa ore elo nganayioi epuoi ake aing'oru embekuu enye neuni ore pee ebulu nepuoi apikaki nkek pee asuj ena kaitubului amu meeta sii megol sininye kake ebulu enaa enkamba nepuoi aishoo ena sapoot petumoki atubulu oleng naa kepuo atum ilnganayio ewueji netonie neeku meyieu sii duo enkisuma nagol ashu naguut kake eyieu ake enkiti ng'eno naretu oltung'ani pee eyiolou ewueji nikunakio enasiai naa esidai ele nganayioi amu enyai ata ejon naa emelok oleng

Ore eneiko oltungani peisum peyiolou enasiai , nemegol siduo oleng amu enare ake neyiolo oltungani pelo aingoru inkiek pelotu naa apik inewueji , petilaki naa elenganayioi ojo yie eeta nkeeta petilaki naa aishoo inatoki najo support peloasuj kulo nganayio amu nanu kajo nanu iloshi nganayio loji kirindila kulo neku eyieu nepikakini inkiek nalo asuj pee eitasho naa nelo abulu petilaki naa atipika irnganayio, nemeyieu sii enasiai enkisuma sapuk kake bora akeyie iyiolo ajo kainyio eyieu nkaitubulu inonok, nanare sii niyiolou imoyiaritin nalo netum nena kaitubului , nenare niyiolou ajo kaa kulukuoni nanare pee eunieki , nenare niyiolou ilchanito lilo apik pee eibooyo imoyiaritin tenelo orkuruk opuo aitanyamal enasiai.

Ore naa entoki naalotu indamunot tenadol ena siai naa alo adamu esiai eunore e oo nkaitubulu too nkitoi e kuna olong'i e teknolojia anaa pee idolita tene wueji etii oltupa otipikaki inkulukok, netii sii embe ebolea natipikaki ele tupa, neeku kore kuna kaitubulu epuo abulu naa too lelo keek oitapaashai tele tupa. Neeku etiu enaa epuitoi ake aitubulu enaa nasari enche saai ene pee elo oltung'ani aitayu alo aun naa tolchamba sapuk. Neeku ore peelo aitayu oltung'ani kuna aitubulu, nidol naa ajo re enchata nabo naake eeta inkaitubulu are anaa uni. Neeku ilo aworiwor, nilo aunu naa tolchamba lino sapuk pee itilaki ainoto endaa sapuk tolchamba lino. Nae sidai ena siai amu itelelia naa esiai enkiremore too nkolong'i e woshake oltung'ani naa aisidai oleng'.

Ore naa tenadol ena, arashu imwain napaasha oompoosho, amu ore tene wueji, etiu kuna anaa nooshi poosho kuna naaji ndegu, naake ebulu ninche naa kuitik oleng', neaku ore tene wueji, etuunoki kuna poosho, nepuo aabulu, neaku etabaitie erishata napik ilanderera ashu ilng'anayio lenye, naa ore pee elo akonyu, neishori metoito, nepuoi abelu arashu aaru too nena kabobok enye nepuoi naa apakal metoito oleng', nepiki ilbenia, nepuoi naa apik ilchanito oopuo aibooyo ildudui anaa isusurik, naawuonu ainyal ena kaitubului tene wueji, neaku neija eikunaari ena siai, ewuen eitu naa epuoi aamir, arashu elo aitayu oltung'ani anyatiang', mekewon, naa aisidai ena siai oleng'.

Ore naa tenkop ang'saai naa keinyale uchumi oleng' amu eetuoki opa naa serkali ailepie eilata, enkinyang'a eilata, naa ore eke pee eilepieki eilata tolosho leng' le Kenya, naa kelo ailepie enkinyang'unoto e pooki toki. Amu ore naa peilep eilata naa ninye oshi easishore ing'arin peepuo naa anapaa indaikin anaa inkulie tokitin aaya inkwapin napaasha olosho, ore pee eilepieki naa idol ajo neilepie sii ninche ilairemok indaikin enye pee etilaki naa ainoto naa siininche iropiani tiatua ena daa. Neaku enyale uchumi tolosho lang'. Netii sii ena siai e maadamano, eshomo sii sininye aayau meilepa uchumi amu, einotoki ake aara, nemeata iltung'anak erishata napuo naa aramatisho, o aas enkiremore, neaku mekure etii endaa. Naa ore pee eyou oltung'ani neelo aitoti olmarei lenye, naa peelo ake aas enkiremore pee etum endaa sapuk naitotiye olmarei lenye.

Ore eneikoni pee etumi elenganayioi naa kangas ajo eji ninye enkarna enye ornganayioi oponu osarge aa matunda damu . Ore elenganayioi naa oletipat oleng toseseni loltunganak nake elo naa aponu osarge tiatua osesen loltungani pelo naa osesen atum inoshi tokitin nayieu petilaki aitoira oarge. Naa ore eneikoni petumi naa epuoi airem rlenganayioi tolchamba aa epuoi naa aun empeku enye, nebulu, nepuoi naa apik empolea petilaki atoisho oleng , nepuoi naa aisho mitai irmatunda , nekesuni naa ele matundai neponuni anya tiang arashu nepuoi naa amiraki iltunganak tosokoni arashu naa akeyie nitauni ningwari tiang petilakin atam arashu naa ilo aisho irkulie tunganak .

Ore enaiko pee alo alimu enabae naa ,ore tenewueji nadolita olarikoni liopa oji ninye enkarna enye uhuru kenyata , naa ore ele arikoni netaasa naapa imbaa sidain terishata erikore enye , naa eutu naa enasiai nabo naaita tenewueji amu etiu enaa eshomo ashet kajo sipitali ,anaa sukul , anaa aitoki akeyie tesirkali , pepuo aasishore naa iltunganak lolosho lekenya .Neku ore tenewueji eloito naa abol inaaji pee iteruni naa aasishore iltunganak arashu pepuo naa atum iltunganak eretore , ereto tiatua enaaji nashomo abol ninye. Naa ore tenewueji etipikaki enabendera ekenya inewueji ,neeta inewueji ormonokie olosho lekenya elonaa autu ajo ore enaaji naa enesirkali naa kepuo iltunganak atum huduma pookin nayieu .

Ore tene wueji nadolita compound oltung'ani nadolita enkajit naiboyie kulo keek naati tioriog ele shata tene adolita irkeek adoru etii ildoropu netii enkiti wueji naijio enkoitoi nadolita ele shata oitodoluaki tene oleng nÃ ore ele shata naa ormaembei olchata loo ormaembei ele naa esidai ele shata oleng amu etaa tipat sapuk oleng tiatua enkishui oo iltung'ana tenebo enoo nkishu ore ele shata ene dukuya naa kincho oloip ore entoki niarr kicho sii ele shata ore mbeneke enyena epuo aaku embolea nilo naa aitobir esujita nkoitoi enkiremore ore enkae elo ele shata aitau irng'anayio naa eloo eyie Anya ashu elo aishoo irkulie tung'ana arashu ninjoo elatia eno nilo sii Tena amir pee etumoki anoto eropiani nilo asie enkulie siatin enkag ino neeku enetipat ena siai oleng

Ore kuna tokitin nadolita tenewueji nadolita ntokitin are natumoyu tenchoto indialo enaiposha eindi nayau nooshi esiai olashumba enakop. Amu ore tendashoto ekedianye adolita ewuei neji fort jesus naa ketii enewueji mombasa , naa ore enaaji naa enkaji apa natesheta ilashumba opa loetuo atoni tolosho lekenya ,neponu arikoo iltunganak lekenya tolelo arin leopa , naa enewuei apa emanya irkulie , netii inkopisini enche irkumok ene naa enewueji apa eponu atonie peyie etilaki nabelo teneponu tenkop enye naa enewuei apa eponu tenkare , niaku enkopisi ina nangamaa ilashumba lenche .Ore enkae tenda nkae shoto etatene nadolta ewuei neji vasco dagama pillar , naa ore ena naa entoki natesheta apa ilashumba tonena olongi pelo autu naa ajo eaisho ninche apa tolosho lekenya neatua enatoki ajo entoki nabo niche olelo tunganak lekenya.

ore enagira ena siai aikunari tee murua ang naa ang'as Ajo ore kulo tung'ana are naa elarikok lolosho le Kenya amu ore pee edol ene netii naa keutu Ajo enkopisi amu etii ebendera olosho le Kenya neeku etiu ena entumo duo etaa kulo ariko are neeku etii entoki napuoto ninche airo pokira nebaiki naa elomon egira ninche areten pee epuo asaki iltung'ana lolosho esiai ashu eti embalai nagira autaki olikae nelo naa autu Ajo etii toki natii ena palai nadolita pokira ashu nagira duo ayimaki neeku epuoito aing'or tee guton petumoki naa anoto enkoitoi napuo aret iltung'ana lolosho le Kenya tee esiai nayimu ena kopisi enye elo naa aku ebaiki naa elare oo ropiani too iltung'ana laasak lee sirkali ebaiki naa enkitobirare oo irbaribarani enjetare oo sukuulini oo kulie tokitin kumok nairoo kulo tung'ana tene

Ore embae naitishipisho Tena naa kadolita nanu edaiki aa ore ena daa ketieu ena orng'anayio kake mbuka naa oshi Kuna napuoi naa aitushul oo nkulie puka pee epuoito Anya kake etieu ena orng'anayio Tena amu epuoito adugudug nepiki entoki naaji salad pee epuoito naa Anya ombuka najoni ena enajo ildakitarini epuo aret osesen loo oltung'ani edakii naijio Nena neeku ore ena daa naa kitishipisho amu etaa ebata to sesen enkolog nabo elo Anya naa elo sii aku endaa na etaa sii esiai enye tiatua osesen neeku aisidai oleng amu ejo ildakitarini kepuo naa arub irubat osesen enaa nkaik enkug oo kulie rubat pookin nepuo naa aishoo elokoik linono egolon ashu epuo ashet eloik linono metagolito neeku aisidai ena siai nabo epuo as iltung'ana amu kelo aret iltung'ana tee siai ebiotiosho

Ene tipat ena siai arashu ena baye te murua aang'oleng' amu ore pee iidol ene wueji naa olchamba. Ore elo aaku olchamba naa olchamba otii ewuei nebore eng'uara amu ore pee idol etoyio enkulukoni oleng', kake ore naa etoyio metii naa impoga natuunoki. Neeku kore ena siai elo aaku tena koitoi, ilo oltung'ani aun ing'umot enaa enaikuna peun ele tung'ani nio aun impoga inonok tiatua nena gumot, nilo aing'oru enkare nilotu aibukoki nena gumot amu nelo naa abik enkare teine netum kuna poga inonok ina are nepuo naa aasishore tenkata naado. Naa ning'ua ele tung'ani inkoitoi naalo aaim egira naa abukoki kuna aitubulu enyenak enkare naa sidain siinche kuna aitoi amu itobira nitalam oleng' impoka enyenak pee melo oltung'ani aroro, arashu ainyal eloito. Nitoki ore kuna gumot sii, elo aret enkare mincho eya enkipape nkijape amu ore pee ewosh osiwuo enkulukoni, nelo naa aisioki aitoi, neeku ore etii ing'umot neija egol pee elo awosh osiwuo amu mebaiki.

Aitadamu naa ena siai, esiai enkiremore e digitali amu, adolita etuuno olopeny ele shamba indaiki napaasha. Nadolita te enelakwa te idie wueji isolai, neaku eutu ajo egira aaishore elde tung'ani enda sola pee elo aosh enkare apik olchamba lenye. Neaku ore kuna pogaa etuuno teewueji olviazi arashu oltaponi, naa ore ele taponi etipika imbenia enyena anaa inkardasini pee melo naa agoliki enkesare, neaku elo ake aitayu kuna kardasini neitayu naa oltaponi lenye, neaku megolu enturore teena arashu enturore ele taponi. Ore enkai naa eitelelek esiai amu, ore eeta idia sola, mewuo naa atoyu inkaitubulu enyena arashu ainyala, amu elo ake ore etii enkolong' eosh ake ina sola nelo ina sola atum enkima nelo naa aicharge olbetri nelo aoku enkare tolchamba nelo aitamanaa naa pee eyau enkare atua ele shamba lele tung'ani, neaku sidai naa amu.

Ore naa tene wueji adolita iltung'anak opaasha oo enkirukoto napaasha, amu adolita oltung'ani oishopito enkofia naijo enoo silamuni , nadolita sii ake kulie tung'anak ake opaasha oishopito isutii etoni te emeza nabo, netiu anaa etadaate, neirorita ilkulie, netii eselenkei namanaa. Neaku eshomo opa ena siai aibelekenya oleng' tenkop ang' amu, eewuo naa opa ajing' olom iltung'ana, neibayuno iltung'anak, nepuo adol ilkulie anaa torok ninche arashu edol aate anaa sinyat ninche alang' ilkulie nemee sidai naa ina baye. Aisidai nabo epuo aatoni iltung'anak le enkirukoto napaasha anaa isilamuni tenebo o isilamuni, ata sininche illmuindin tenebo newuo naa ang'ar tenebo entoki naata ninche te enkirukoto enye, nedol naa eneiko pee elo aret ninche, tenkishui e pooki olong'. Neaku menare neibayunoini arashu emeni ilkulie tung'anak tiatua olosho.

Ore tenadol ena naa ore entoki nalotu indamunot naa kadamu nanu inkotelini sapukin sapukin tiatua olosho naa ore kuna oteleini naa etiu ena naa eeta nkajijik arashu ilgilat kumok opasha , olona naa airag oltungani neeta sii ewuei nepuo adaare iltunganak, neeta inkajijik naa indim oltungani aibungie entumo nabo iyata entumo esiai ino , neeta ewuei nepuo aiguranie iltunganak arashu aar enkare , neeta iwuetin nepasha .Niaku ore enasiai netaa sapuk tolosho lang amu inoto iltunganak ,ore ake pee etum isentei , nejo oltungani injo alo sinanu aning eneningito iltunganak amu ore pee ilo aton tinewueji arashu nirag ine tenkolong nabo , nilo naa adol ajo aisidai ashu epaasha naa wewuei nimanya oshi .